Achame boishoni amun nye yekaimuch isuldae boishoni, kokoaimuch iro ile kasarta aetugul nekaropon koriboskei ng'ungunyek amun kakomuch konamak komie ng'ungunyek kakomuch konam suswek ana ko ketik chutok chekakekol, kou notok yekaropon neo komabitu ng'ashakanetab emet anan kobit ng'ung'unyek chekaimuch kola ropta kong'ete kebeberta nebo barak ako kebeberta ninbo ng'wony. kou notok komabitu ng'ashakanetab ng'wony mabitu ng'oiyondit agetugul neketobotchin kele tos kobet chi sobenyoi kobun ropatak anan ko kaimuut agetugul.